Gige tich ma idware e tijni en opanga, pala, le, tupa. Opanga wabiro tiyogodo kuom nga'do ringwa, pala be inyalo tiyogo kuom nge'to kata ne ka customer obironi mondo inga'dne chuth le inyalo toyogodo kuma choke nitiere mondo obed mayo kendo obed mayot mar nga'do, tupa itiyogodo kuom piago pako pala, lee, opanga'